Ore enaiko ilairemok pegelu inkooti nabukukinyeki enkare olchamba naijo farrow arashu naji enaudi oltupa , eetae nkoitoi kumok nabukokinyieki ilchambai olchamba naa kesidanu naa amu meya naa ntae esumash ningoruni nkulie tokitin naikoni metijinga olchamba . Ore naji eniko olairemoni arashu olairemoni nai lolchamba naa ekeingor naa ajo ekaa nai eneya olchamba amu

Ore taata enkiborot natipika taata serikali ang' ee Kenya peyie egilunore enterit pee meya enkare. Kisidai ena toki oleng' amuu kisumi too sukuluni naijo primary, secondary mpaka university naa kisumi kisidai amuu kisumi ena siai akeyie entwrit niteng'eni inkera. Ore dii naji, lre enterit naa entoki etipat oleng' amu tenaya naji enkare taa peeya enkare enterit arashu peya osiwuo naa enterit sidai naifaa duo naji pebulunyeki edaaashu peunieki edaa nedumu neya nelo aoro neinyal ankop neitaa enterit enkop meeta mekure etaa entwrit taata thamana sapuk ashu entoki naji nikijo mekkure duo etaa ina toki etipat oleng', mekure itau eda esidai. Kake etipika sii ninche serikali ee kenya etipika inkoitoi sidain naiborieki taata ena terit pee meya enkare. Etang'asa nedumu entoki naji nepiki taata isoitok neeku kibung'i isoitok nepiki atua ee waya asii ore pee epiki atua ewaya nepikii irkejek naaji kulo kejek sapukin. Nitokini nepiki enkare taata akeyie ana olosho neturi akeyie apik ikuti kejek oluarie piboyo.

Ore enkata ta taata nagelu, taata naunieki peuni mpoosho naa, enkata taata ore taata ening'or impoosho nendaa sidai oleng, endaa naitasapukisho, eninya ti mpoosho asi keeta toi mpoosho akeyie kesidan impoosho oleng amu ekincho tosesen nikincho biotisho, nendaa si naraposhisho naidimu nai nkera kutitik, endaa akeyie na sidai oleng naata ropiyiani enimir, enimir impoosho na keeta ropiyiani na kitumiai si ti mpoosho anya enaa enkae daa. Basi ore taa palotu ajing' orkiu lenoolong' naa, eh enijo taa aing'or, kepaasha nkatitin naunitoi taata daiki. Ore mpoosho keeta orkekun lenye, eeta paek orkekun lenye, neeta toi ake sinye yie nkanu, intokiting pookin mpaka mpuka. Sukuma taa kapishi. Ore nai enijo aing'or, ore baa nageli taata peuni mpoosho, naa baa nai nijo, enchan amu keyieu tenchan sapuk nasha nai enchan akeyie naata enkare. Neyieu si toi mpoosho taata nai enterit sidai. Enterit nado kuna terit nado naibung' taata. Neu ti mpoosho taata, enkare nai nemetii taata kulo taata ku a wadudu oshi taata nanya intokiting oleng. Neu akeyie mpoosho neeku mpoosho keyieu enkata sidai oleng nashaita, nemetii lolo chafui,

Ore taata peyie enyorri taata nkomiyani orpurkel te Kenya, naa teji taa aingor nkomiyani naa inguesin naidimu taata, ore nkomiyani toltungani lemeyiolo naa inguesin akeyie sidain amuu inguesin eang naifuga oltungani openy. Ore taata piilo, ore taata ore nkomiyani ore peenyorri ore taapa irmaasai naa nkomiyani taapa eidurrieki nenapieki ilolan nenapieki inkera kunyinyik. Asi ore nkomiyani naa keidim esumash neidimu ormaida nepuo taata nkaduor nepuo aingoru enkare neaku ina naari peyie enyorri nkomiyani. Ore enkai ore nkomiyani naa kelipu doi nkomiyani taata neoki tii kuke maasai tenkop enkenya laijio lesomalia ashu leijo taata lekua leMarsabit. Neaku ore taata peenyorri nkomiyani naa nena tokitin enyorrieki nkomiyani amu kedimu orpurkel, nepuo nkador neidim sii ekure, mme kedimu toi akeyie osuna amuu keidim tii osina. Nenapishoreki amuu kenapishoreki toi neeni neidurieki nepui naaidura naalakua. Keidurrieki. Ore taa enkomiya na kegol peeye enkomia neeta tii iropiyiani amu ore taa enkomiya tenimir nitotie inkera nisumie ikera inonok pooki

Ore entoki naiko taata nkinejik metaa kenyor orpukel le Kenya, naa ore ti nkinejik amu inkishu sidan kanyor inye nanu nkinejik oleng toltau lai amu ore te nkang' ang' naa, ekiata ti yiok inkinejik, naa kanyor oleng amu intokiting etipat. Ore enkine, neng'ues enking'asia oleng amu me itobirua apa Enkai enkine oleng. Kore tatoi enkine enkomia nemelama amu kidumu irpukeli. Ore enkine, naa idim atalepo enkine nai tenkata naado, nilep akeyie enkine alep metaba enaa nitoti ta nkera inonok, nimir nena ale ninosie endaa. Ore enkae, ore tenkine, olainining'oni lai pilo ayiolou, naa ekeeta ropiyiani enkine. Keeta ropiyiani tenimir enkine nimir enker nakepasha ropiyiani, tanakata tenkata etanakata. Ore enkae ore enkine, naa kidimu tenkine taata ormaida kuliko enker. Amu ees enkine aja, ebik enkine ituisho, emetaba enaa nelotu Enkai asha. Ore si nkinejik na ore loroi na kelama ormeregeshi amu mitiamaki loroi enkine ake duo nejia. Keng'asa oloro ning'or inkatitin, nesha nakata elo oloro aitiamaki enkine. Neeku enijo taa aing'or inkinejik naa kesidai kenyor enkop, nemejing' si toi moyiaritin akeduo aikunakino nejia. Neeku kidimu nkinejik ormaida oleng,

Ore taata enaasita lairemok pee emoku enyamali eshimbi tenterit nainyalaa enkare, ashu eneim enkare. Atiaka olonyor enkai ore tadi shimbi, ore enterit naketa oshi shimbi natipika apa Enkai pitobiru. Ore ina terit, na kesidai ina terit oleng amu kitubulu taata kisho nkujit metubulu aitobiraki, tesupatisho nebulu nkujit asupati, naa keku meya muda sapuk ena terit peyie taata igilieki aunie enkae enkae daa akeyie. Enaa mpoosho duo, nintoki aunie enkiti kata ake, nintoki aunie irpaek. Kake, ore taata esiai naasita taata lairemok peshuku ina terit, naa keesita esiai etipat oleng. Amu, ekeng'as toi nepuo ta ainyang'u intokiting nijo fertiliser, neponu apik enaterit, niboyo ta enterit apik enkare taata nepik neluami enkare pemitoki enkare alotu aya. Neesi akeyie siaitin imbaa akeyie naidimayu nai pe emoku enaterit inasiai. Arashu nitumia fertiliser, arashu toi, ore taata enaterit naa kesidai amu, eniteruni aiko nejia, neku neyiolou kuna daikin nauni ajo mekure etii shumbi. Nepiki nena fertilisers naata shumbi, neeku taa

Ore taata, eh entumito ore taata ilairemok na ketumito taata imbaa sidain oleng tesirkali. Peyie, ibung' enkoitoi narrip ormanyara. Ah ore taa ormanyara naa, yani enkop apa naitobirua Enkai sidai. Ormanyara ewoji namanya ninche, namanya nkishu nemanya iltung'anak, nemanya endaa nauniyo lelo tung'anak. Ore taata serkali e Kenya, na sidai amu kegira aretu yiok ena sirkali oleng. Ore sirkali taata nikiata, na sirkali enking'asia oleng amu iltung'anak oisumate ogira arikoo yiok. Ore kulo taata, ore taata ore taata entoki naasita ake sirkali, na kegira aakikisha ajo ore kulo airemok, neutari, neyai iseminani taata nautaa kulo tung'anak enikuni taata teniminyal ormanyara, aku taa taata ore enkinyalata ormanyara naa pemedung' irkeek duo ainyel nejia, amu enidung' irkeek nelotu enkijape torronok, mitoki endaa atum yani ninyala ake duo enkop. Neeku nitobirakini ilturrurri taata lesirkali lekaunti arashu National Government, nepoi akeyie neutari iltung'anak neyai enkiteng'ena ometaba enaa nemoku enkop. Nesidanu enkop nerripi ormanyara neeku meeri ng'uesi akeduo ofio ofio naanya ilchambai, kishori taata ropiyiani nemedung'i irkeek ofio ofio, neku enidung' olchani

Ore tenadol enatoki naa kadolita nkinejik natii engag enye ore Kuna kineji negirai aishoo endaa tiatua enkang enye naa mbae sidai ena oleng netaa sii Kuna kinijik negira aitanak irkuo lenye ore enkine naa entoki etipat oleng amu keeta ropiani nitoki aku kelopo ena kine ketaa kule niok Nena ale nimir nisumie Nkera inono nintapash ntokitin pookin niyieu ore enkine naa kelelek enkitotio enkine menya nkujit oleng ena enkera ore enkine naa kisidai oleng amu na kelo enkine metieu ena enker kutiti olongi ake ewosh olamei enkera neye ore enkine kelo nkolongi kumok neron neeku ore enkine naa entoki etipat oleng ore nanu na kaomon enkai maishoo ropiani nainyiang'u nkinejik napal enkera amu keisho doi esidai netaa eropiani nemeya sii duo olamei ovyo ovyo amu mitiamiaki ake duo oloroki enkine nejia

Ore entoki nadamu tenadol ena toki eng'as najo kaliki ntokitin nagira asaa tenewueji naa kadolita kulo kitarinj loo nkishu netii kulo tung'ana atua enkang oo nkishu edolita enkishu etii enkiteng Narok netii olashe oibor ore kulo tung'ana naa iltung'ana sidan oleng amu ninche ogira aripoki iyiok enkishu amu keyaa nemuoi enkishu ang neye ore tenewueji adol Ajo iltung'ana oisumare kulo nisumare enasiainaud enkishu niso enkishu irkeek sidain neeku aisidai ena mbae oleng kanyor amu emaa eneudi ena kiteng nepiru neimir eropiani sidain kuliko nemwoi ena kiteng neeye amu kiaku naa asara eshomo neeku ore entoki nalotu edamunot ainei naa kajoki irmaasai emaisho iltung'ana lang oisumate mee tenemuoyu enkiteng nimir ake duo ainyialaa tangasa moto odakirii amu metaa entoki sapuk meya ropiani tiaki tudukoki ena kiteng ore taa enakata pee eshindikana naa enakata eingoru ninguraki doi enkishu enono insurance metaa teneye tenelotu olamei nikilaki siiyie sirkali

Kaishoru pii sababu amu kanga's alimu ajo kainyoo nagira aiendelea tene patumoki aishoru sababu ajo kainyoo panyor arashu panyor ena baye. Ore teneweji naa kadolita entito, naa ena tito na kajo ake kuna kutiti toyie ee sukul nagira taata akesu olchamba lenye taata loo irnyanya. Etii enkalo enkaji kajo keng'an enye etii oree taa nanu naa ekanyor ena baye oleng' amu ore tenidol ena siai naa edaa taa ena. Ore edaa na keuni taa edaa. Teniun taa ena daa mintoki aning' esumash inyaa doii taing' nimir ninya iropiani nisumie inkera inonok amu enkisuma entoki etipat oleng' . Nitoki taa aku ore taa ena daa nincho inchopo esidai. Idol taa ajo ore ena tito ishope esidai. Ore enkae ore pemanyor ena bae ore enabae kelelek tii iyie keya muda naado oleng' pilo atum irnyanya linonok. Kiboki esumash yaani menyanyukie sii duo teniton iyata esumash arashu menyanyukie katukul amu ejo irmasae enikash eweji nisiligita alang' enemeetii osiligi neeku ore ene keeti osiligi kake ikigutue peno kake peno taake.

Ee, ekaata pi eng'eno naipirta ena kipirta, ore tenewueji naa olchamba tele, na kajo tatoi irnyanya kulo ogira abulu tene. Ore entoki edukuya, naa olchamba piu olchamba, ing'as toi nitur ele hamba lino tonkaik inonok ashu nipik olori taata kulo tarakitani otur. Ning'oru empeku. Ore ping'oru empeku, koree enewueji nituturo, ntadoki polepole polepole ometaba enaa niput nejing' kila maali. Arashu nipik empeku duo pookin niata. Ashu ning'ua enkiti toi nipik enkae rishata ake. Ah ore taa pidip, tipika toi enatoki najo, tipika toi taata enatoki taata imodio taata onkishu. Arashu enterit sidai akeyie tubukoki. Ore pidip ina, ng'uraki toi, ng'uraki irkeek, tubukoki irkeek. Ore pidol ajo metii enkare amu adol ajo meeta ele lee enkare, belu taa nkariak orkejek ashu nkariak akeyie enkang' ino, nijo ake enino enkare, tipika ilo hamba lino mikuna toi pemeya ntokiting inonok enkure. Neeku ina eng'eno naata nanu tena kipirta, naa sidai oleng' amu ekincho ti ropiyiani. Nimir toi nimitokini toi ninya tiyie openy amu isuma ninchopie toi keon ino.

Ee pi kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aasa. Amu enijo naa aing'or enatoki naa enemene nkiteng' ake taata ena keju, nene ng'ues akeyie kake kajo enenkiteng'. Ore enakiteng',ole na kemoi tatoi amu kemoi idolta ake ajo keeta orgosoi. Ore enakiteng' na kemoi. Ore emoyian naata enakiteng', naa jo kitau kemusana enakiteng' ashu ormokot eeta. Nemoyian naitanyamal enkiteng' ena amu ekeeta elelek oloirobi ele netadanya enkiteng' inkejek, kake olopeny meeta ena kiteng' amu enemu nai oltung'ani oijalie eramatare enye, kejo toi bibilia enaikash oltung'ani oijalie enkiteng',eh enkiteng' enye. Emayiana oloijalie enkiteng' enye. Kake amaa tanakata ele tung'ani amu kemoi ena kiteng',kemoi ena kiteng' olee na kajo oloirobi ele ogira aitanyamal, naa keetae tolchani loloirobi kake majo keyiolo olopeny ajo keetae. Neeku, ina ng'eno meeta olopeny ena kiteng' amu, medolta ajo keye ena kiteng' enye, keya ele oirobi. Neeku, kayieu najoki irmaasai lang' ematud inkishu ang'. Keetae imoyiaritin naibooroyu. Ketii nimibooroyu kake nejia naa ikununo. Neeku ina ng'eno aata, oloirobi eeta ena kiteng',arashu ormoko, kegira aitanyamal oleng' etadanya ti nkejek pookin, na kitanyamal toleng'.

Ore paa enetipat piyas enabaye, angas naa aliki entoki nagira aendelea teneweji, adol nanu ajo olchamba lenye etii ale tungani otuuno endaa enye, eewuo taata nepik dei nkujit ake iyie naabore nena imbene, lelo irkeek edetai inkeek adotu na eibung'a ake iyie ,baas neitibirai ena daa enye, neweun taata ana daa enye taaat apik ilainini. Ore ale tungani naa ore entoki naasita teneweji naa kejo ore peesha enkai nemeedotu taata enkare kuna nkujit ata kuna daa enye, naaku meiko duo enkare tiabori enkop, ore sii enkae ore pa kulo keek adoru naa kejo peeshipaa kulo irkeek ena daa enye meshomo taata ailepu meshomo neodo, nemeitoki ake iyie taata ainyaari pooki naa kebulu ake indaa eshepita ilchanu lenye, nebulu enkae, neingurari nejo abulu pookin nemeito aata airishakino inkule, ore ena taata natiaka ntae kore endaa naa pemeibooyo enkare pemedumaa ntokitin enyena, naaku ina ingeno naata neifaa peyas olairemoni taata amuu embaye sidai an oleng, naa kajoki nanu pookinnchoo ake peeyeu nemeinyal, nemeei entoki sidai tipik ankujit.